Mokuongo en sango yiende ma opogore opogore ti iriwo kanyakla kasto idwalo kata isiago gi timiyo jatwo madho kata ng'ama ne ni gi chandruok mar dende ka ta sa moro kute ne ni e dende. Kuom ranyisi inyalo kaw marubaini iriwo gi apoth, to iriwo gi alunyu, ti iswago ma be ti imiyo ti ilwoko go nyathi kata imiye omadho to bang'e twoche ma ne wuok ma pudno e dende rumo aruma kata ka gin two mar kulbat, kata ka oriwre ,mano achiel. Ariyo en inyalo fundi gi yiende ma olos ma ber ma odwal. Ng'ato ka ni gi two kata sani podwa neno kaka ifundi, yedhe ma oselosi ikawo ti iketo kendo ti iumi gi nanga moro ma koro iro cha ema ingweyo to donjo e ngwechi to iyudo mana yor konyruok. Mano e weche mano e yore ma kaka ji sani pod tiyo gi yore mag thieth ma chon e gweng'wa ka.

Bang' tieko somba mar mbalariany, ne atemo manyo tich kuonde ka kuonde ka awuotho gi oboke mara to ne ok ayudo ka ma ne inya ndikae omiyo ne ochuna ni adog dala mondo arang anena gi ma anya timo ma nyalo kelo na yuto. Jaduong ne ongado na rieko mondo andonj e tij pur . Omiyo ne achako puro rabuon kaachile kod olembe ma moko. Ka ne a puro ka ne ochopo sach keyo to ne ayudo ka keyo mana ma ber kendo ma ne omiya mijing'o mar tich ma tek kendo mar tij lweta. Omiyo an tij pur ni ahere moloyo nikech yuto mare bedo ma balang'.

pith mar gweno en yo achiel mar kelo chiemo e kor gwenge gweno ka opidhi ka oyang'e to wayudo ringo, to kendo ka okane sa ma onyuol, nyaburni ka kata siche ka ka onyuol to wayudo tong',tong' en chiemo to kendo mar ariyo pith mar gweno kelo yuto ne oganda e yo ma yot e kor gwenge. Saa ma tong' ka ok ochiel inyalo kau gi ma usgi nitie jo ma timo ohala mar uso tong' to kata ma na nyithi gweno matindo, to kata mana gweno ma konyo e gik e ngima ma anyuola kanyakla e seche ma shida oneno kata sa moro mora ma ng'ato dwaro pesa e yo moro machiegni .Mar adek ,e mar adek en ni saa ma opidh gweno kata opidh gwen, pith gwen obed ma duong ma tiende ni jopur kata dala ma opidhe no nyalo nwango yor mbolea nikech sa ma ipidho gweno to kuonde ma gwen ninde ka kanyo gi ole mbolea. Koro gik ma oole mbolea go inya lee pudho kendo kelo nyak ma ber puodho ma ber kabisa, mar adek.